Kamanutiet ab temisiet ab amitwagiik ko sigokoon eeh tuguuk che baisheen chitoo che uu amitwagiik chekyame kora kotaretiin chitoo ingoyalda tuguuk chutoon konyoor chepkondook che tareteen gei en sabenyiin.